Sama achudo ne piny iwacho e gigo ma asedhi ma gisekonya kaka good conduct gimiya ama birth certificate, gima aja chudo go ama mbui mahero chudo go en mpesa, mpesa tije yot newach kata ibed mana gi sim moro midiyo cha, mpesa onge gi tich matek. Lakini kadi kadi mag chudo to nyaka bed ni nigi akaunt ni e e bank achiel e pinywa kae monde ki bed gi kadi no. To ng'eny iyudo ni jok moko kate gweng kocha gionge gi bank akaunt go koro an aja tiyo gi mpesa mane ma yot kuoma kendo berna katiyo godo.

Aparo ni ber mondo jii duto obed mine, obed chuo onego bed ni gite gin gi mwandu gi moloyo to samoro onego bed ni giromre, lakini kok nyal romore to ber mondo gibed godo. Jo mamine onego bed ni tiyo, chuo onego migi thuolo mar mondi gidhi gi tii newach, chuo gi mine tee romre. Onge onge kaki nyalo wach ni giromre onge kaki nyalo wach ni ngama dhako mondo bedie dala chuore ema mondo tii. Ber ka jogi tee nigi mwandu gi newach ng'ama dhako ni en gi jonyuol ne dala ongeo bed ni ong'iyo gi kata odogo notedo onego ng'i jonyuol gi oor ne gi pesa. Ka odgi rach onyalo gero ne gi koonge gi mwandu kok otii toonge kako bro gedo ne gi. Gimaber ahinya monego bed ni timore en ni jii tee onego bed ni gin gi mwadu gi machuo kata ma mon bende.

Skunde onego nyis sirikal marwa ni nitiere gigo midwaro miitiyo godo e mbui e somo kaka kate gin tablet gin laptop. To ginyiso sirikal mondo sirikal ma mar pinywa ni nyiewo ne nyithindo newach lwedo ok rom to nyithndo te ok diyud ni romre inyalo yudo ni nigi gigi e miechege. Koro ka sirikal osenyiewo to jopo jopuonje gi pogo nyithindo gigo mag tiyo godo e mbui gibed laptop gibed tablet go mondo gitii godo e tiyo e somo mag mag dala kagisedhi dala . Gige mag mbui gi bende ber nikech nyathi nyalo timo nonro malingling' ewi wach moro ma japuonj nopuonjo gi to chal manende ok omako maber ama nokowinjo maber. Odhi adhiya e mbui to newach koro osepog gi kila ng'ato nigodo, katobedo ni gidhier kata gin gi pesa kila ngato nigodo koro odhi adhiya e mbui tomanyo, o ondiko gino modwani mbui onyise maler olerne maber. To kuom mano nyi nyithindo bro bedo mariek newach kila ngato nyayudo sama onyalo some.

Piny owacho jiwo wa ni mondo chudo te mag tije magitimo ne jii mondo oket kamora chiel newach, koket gi kamoro achiel to gibedo mayot kuom sirikal ng'eyo pesa ma gintiere godo kendo, mae bro bro miyo kata jogo ma ma jokwal pesa mag sirikal ok bi yudo pesa newach koro pesagi nie lwet sirikal. Onge kaka gidhi yudo ka gikwalo gi . Kendo gima ber ni seche michulo bende sirikal ngado osuru monego bed ni ong'ado , to pesa gi itiyo godo e yore mangeny ma waduto wangeyo loso ndara, loso osiptande, gero skunde, loso pii, ywayo stima. Mago onego wange' maber ni ka i omiyi tich moramora ama otimni gimora, mora gi sirikal madwaro ni mondi ichul to mondi ichul kaen title deed tichulo kaen good conduct tichulo, kaen birth certificate to mondo watem wate mondo wachul newach mago e pesa mitiyo godo gero pinywa ni.

Jok mwaneno kae gi orwako lewni. Lewni magi rwako gi nigi nengo .Kwang'iyo maber kate tiendegi waneno ka girwako wuoch .Wuoch gi bende nigi nengo kendo king'iyo maber kuom gi ntiere ng'ano morwako angolo, angolo no nigi nengo . Kidogi ng'iyo maber ntiere ng'at morwako abwog rombe ni bende nigi nengo. Gichung' e mbele ot moger od ni nigi dhoudi nigi drisha dhood ni gi drisha olos gi gi chuma gi kioo. Chuma gi kioo gi nigi nengo gi . Ot moger ni oger gi smiti ogere gi kidi, ogere gi kuoyo togere nyaka gi maram . Gigi te nigi nengo gi kasto, king'iyo tum tineno kumoro machalo ka ma idho king'iyo maber tineno chuma , chuma gi bende olos gi gi nengo gi. kendo king'iyo malo kamo ndik kanyo no ng'at mano mi tich ma nondiko kanyo no nochule nochule pesa. To bende king'iyo maber kantiere mama morwako law maratong' ni en gi saa elwete kata mama morwako law makwar ni be nigi saa e lwete. Magi tee nigi nengo gi.

E ndalo machon e gweng'wa, chwo ne dhi ne mondo to dhi puodho to gi puro gipidho cham. Moko ne mondo dhi e nam dhi lupo, moko be ne mondo dhi e nam dhi golo kuoyo, moko mondo beto beto dala gi loso aluora mar dala maber. To mon tijni ne en chiewo, dhi loso da loso ot bedo maler, ng'iyo kaka nyithindo chiemo, tedo ne wuon ode chiemo , loso dala, luoko sande, luoko lewni. Ka mon otieko magi te to kochopo saa aboro ochiko ne gidhi e chiro ng'iewo chiemo ahinya rech, omena. Ing'eni jokorwa nohero omena malich. Moko be nedhi nyiewo ring'o gibiro githolo giloso aliya moko bende. Mon moko be ne dhi e puodho ndalo moko newach iyudo ni en chi liel koro ing'eni newach en chi liel koro wang' norit ng'ano mondo odhi okonye onge ,nyako dhia dhiya e puodho en owuon. Moko bende ne wuok dhi e gwenge mamoko bende manyo tich kata tich luoko ne ng'ato ,tich mar luoko ne ng'ato ot magi tije mane jii aneno ka jii timo

Bang' higni mang'eny e skul ,higni madhi apor gaboro wang' ni Nyasaye nokonya mosidha osimbo. Orwakna ogudu e skul e mbalariany mar Kisii. Gini ne berna moloyo newach osebedo gombo mar chunya ni mondo chieng moro achiel mondo osidhna ogudu .Osebedo gombo mar jonyuol na ni kapod gingima to mondo gine kisidha ogudu no .Tago ne Nyasaye erokamano newach ne gintiere to negineno giduto nyithindwa yaani i waya yaani weyena nobiro te noneno mor no ne gimor koda odiochieng'no . Amor kendo agone Nyasaye erokamano maduong' Koro osemiya barua manyiso ni asetieko sikul newach nasomo puonjo koro an mana e yoo amanyo tich Nyasaye koyie to bro yawo na yoo mar tich. Bang' manyo tabro bedo nanyalo koro konyo jonyuolna. Somo en gima duong somo en gima ber newach kisomo to ikadhe iwinje mor mabende awinje chunya kawuono sama wuoyo kodu ni. Noken yot somba nok yot nentiere gigo mang'eny mane chendo lakini newach nyasaye noyawo yoo .Tagone erokamano nikech notimo na mano ne gigo gika te nodhi kaka nyasaye owuon nopango.

Anyalo paro ni diere mane wasomo. Anyalo paro ka nyako moro ne wan godo, to ne ok owinj kwan maber. Ka japuonj ne puonjo, ne ok donjne maler. Koro ne obiro ira, bangé ka japuonj ne osewuok to ne apuonje. Gini ne obedo ne maber, gini ne obedo maber, newach, bang' higni moko ariyo, nyakoni ne kasore koro e kawano. Ne okasore ma nyaka gikone, kanewatimo penj maduong' nyakoni ne okadho, ma no, nohinga kata an awuon mane apuoje. Gini ne ber na kabisa newach, ingéni gima ber ni kineno ng'ato, ka gima ipuonje to otime, otime maber kaka ipuonje no. Gino ber ahinya, kendo namor, kendo namor mangény.

Ndalo machon mon mapek ne dhi ka nyamrerwa majagweng' maka ka giwinjo ka muoch ochako kayogi to gidhi ir jogo to dhi to cholo gi to konyo gi golo nya nyithindgi. Lakini sani nitiere lokwuok maduong newach mon osepuonji ber mar dhi e osiptal kagi pek to ber mar dhi neno laktar dwe ka dwe mondo laktar one kaka gidhi kendo laktar opim kaka nyithindgi bende dhi. Kendo mon osepuonjo jii ber mar dhi konyore e osiptal . Gini osebedo maber newach ndalo machon niyudo ni mon mang'eny tho e lwete nyamrerwa mae gweng' ka gi kagi konyore lakini tinde tho go ose odok piny newach mon dhi osiptal gidhi e osiptal ago erokamano. Ago erokamano ne srikal kuom kelo puonj ne mon momiyo tinde mon dhi e osiptal ma gidhi gikonyore kuro.

Gikmang'eny oseloko ngimana lakini kuom gite en yudo nyathi. Nayudo nyathini kapod an e skul nobedo na gino matek nwach nyakidhi isom nyathi bende in godo. Lakini kuom mago te amor nwach nyathini osekelona mor mang'eny e ngimana kendo nyathini oseyawona yore, bet ni nayudo nyathini yorena noyaworena. Kanepok ayude, giga notwere samoro napenjora ni ya Nyasacha ang'omomiyo giga otwere lakini bang' yude to kendo sani ago ne Nyasaye erokamano niwach yorena yawore ayawa achiel kachiel moro bang' moro, to gino berna kabisa, gino berna kendo ago ne Nyasaye erokamano. Gima anyalo nyiso jogo matindo en ni katodogo ni inyalo gamo ich kapodi in e skul gima onego itim en mana ni mondo irit inyuol nyathinino to mondo Nyasaye omikyi teko to gi ngima mar rito nyathinino. Golo ich ok en gimaber, ok en gimaber kendo kata Nyasaye odagi.

Mane abiro e boma kawuok e ngweng', nochuna mondo apuonjra tiyo gi computer ni wach nabiro koni manyo tich, ting'eni ng'eny kuonde maji tiye iyudo ni ji tiyo kata gi laptop, kata gi sime, moko bende gi tablet, koro kikia tiyo gi gigo to bedo matek. Puonjruok tiyo gi computer ne pek kuoma ni wach pare apara niwuok e gweng' ikia kata tiyo gi simu malong'o to ng'ato biro dwa chako puonji gik ma kaka computer , nokawa ndalo mang'ey, nokawa dweche ariyo kapok ang'eyo gino, lakini kabang' kane aseng'eyo gino, bang' kane asedhi kaketo kinda kaketo kinda e somo gigo mane japuonjwa puonja nabedo gi tich mayot, koro nang'eyo kata sani ang'eyo kaka itiyo gi gigo ni wach kinda mane aketo, de onge kindano de akia kaka itiyo gi gigo.